Waletab itondab um barak en emet ko netai komuche kulal asista kabisa. Komuchi koibchi um kaimutik komarurio tukuk angot imin tukuk cheu nyanyak angolal asista komite kerchek che meche keteren komabel asista, imuche kora kous neoo komiten kerchekab koristo ngomukakse imin tukuk en kasrata ne ma oo mising robta. Nan kanamgei ak minutik. Nebo oeng ngotko ii robta mising ichop feresishek che kororon en mbareng'ung sikomuch kosai beek amateben mbareng'ung katamboen.

Inoni ko batait ako boishoni bo kebai batainik achame amun tyong'ichu ko kororon kot mising kimuche kenyorunen mayainik, kimuche keam kora bendonyin. Batainichu ngibai ak ngokenik ko ribun are ng'uk ak chesireret amun nmanamegei ak chesirere. Kora tyong'ichu ko mamache amitwogik che chang, aketoti inege en biu ng'ung, imuche kowa oinet kora ne negit ak gaa.

Ne ak ne cheochape en marawani Konan kit neibaru tuguk cheochape siamuch agerchigei chemache amuche arrorun tuguk Chemiten arawaninyonet miten kimiet Nebo bandek ak Nebo bek miten ingwek ab Keny ak chuton ko isagek, isoiyot ,inderemiat ak chelwanda mi mursik ak lilungaiwek chego kimuche kecahbun kora bendo kot imache kotinye koraa mchelek maragwek ak chaik Mandazi chapati ak mahamuri akonin achon Chuto karoru amache igonan chai ak chapati anan kotos shilingishek Ata ntakateb ichochu ko shilingishek konom kityo chaik ko tibtem ak chai ak chapati kososom aiya konon chuton

Netai, aneti korok ole kitemtoi betit, nekiturtochi pilipilik korok ko memiin, ole nyolu keminchi. Kamanutietnyin ko kimekitu kotomo kisiipto koba imbaaret ole kiminchin, ye kakoechekitu eng betit pilipilik koyam kesipto koba oldo ake, iwe ipaal keringonik amat kolochiin. Yon ipa keminei kepolundoi ngungunyek eng betit, ye isiipte imuchi inake beek eng kila sikopit komaresyo anan koyamio. Ngoit koindonyin putisiek tuptem kiinam kesember ake kangchi kiiten koruryo, kimuchei kepuut akialda anan kiam.

Achame kinyaa en sipitali kosir gaa amun ngawe sipitali kinyaan, netai kopimanan daktari korok komakonan kerichek, sipit konai kole mianda ainon ne a tinye. Sipitali kora komuchi konai dakitari pressure ne atinye ako muchi kokonan kerichek. Achame sipitali amun kimuchen kekero sait age tugul kanyaindet ngami sipitali. Imuchi kora kositen porta ngami sipitali kimuchu kisiptan awa sipitali ne kaikai.

Pitani ko pa kamanut en kokwet amun pitani ko kiinetech piikc che echen kole miten tuguk che manayalu keyai en kokwet. Ne tai kingoparchi chi ko kiyache komwa si kopiit kianyiny chichotok. Kimuchi kelechi koal artet ne lel ne mining' ak keyai tumdo en yotok. Kora ko kikakile ngoyai chi tengek ak iker ko makiunye tengokotok amu karon ye nam koa piik, konamenin. Pitanwek alak ko ki makituni gei piil chepo oret agenge. Kora yang'etu ng'etik ko miten piik che makichamchin koker tumotok. Ako chutok tugul ko kipa kamanut ak alak che chang'.

Ne tai, aneti chito ole kitemdai tugucho. Ichchechu ko Karandela. Kichope bedit ne kitutanchin tuguchu. Bedit ole much kechapchi ko ole much ma name peek amun imuche koropon neo ako la bedit. Nepo aeng' , ye kakoekitu kimuchi kichipto kopa mbar ye kiminchin. Kipale keringet ne kayamgei ak kinde katoltoloiwek atiam imin. Kora ko nyalu ilumde ketik che kiratchin wainik amu ketichutok kotindai ketit ne makim ne maimuche kotonon en inegen. Ye kakoekitu iuche ipit ko manam tiang'ik anan kosus tiang'ik. Tuguchu kopa olan pa arawek somok koyam keput. Kimuche keput ak keam anan kealda ak kenyorchigei chepkondok.

Kandoindet ne oo eng' kokwet ne indochin kanisa kekure Reverend anan ko Overseer. Niton ko mwau kole overseer ko chito netonondachin kanisoshek che chang' anan ko Reverend kondochin kanisoshek che chang'. Overseer initok ko chito ne tindai kwanda akenge ak lagok ako inendet koripe akwet nepo Kamuktaindet. Poishet age tugul ne yae ko kikikachi inendet kpndochin. Inendet kora ne ikachin piil koek pastor ne tuitos piik en arusi. Angomi ng'etik kora che ng'etu ko inendet ne imang'u. So overseer anan ko Reverend ko kandoindet neoo eng' kokwet.